Wagĩrĩru wa kĩmbeca wa irio iria cikoragwo cikũrĩtio thĩinĩ wa nyũmba ciitũ ciarugarĩ, nĩũkoragwo ũhutĩtio na njĩra nene na njĩra njega , nĩ wonekani wa thoko, na thogora wa irio iria cikoragwo cikũrĩirwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ icio cia ũrugarĩ cia kĩĩrĩu. Gĩtũmi gĩa kuga ũguo nĩ tondũ, maita maingĩ irio iria cikoragwo cikũrĩirio nyũmba-inĩ icio cia ũrugarĩ, cikũraga hĩndĩ ĩrĩa irio ici ingĩ cikoragwo cikũrĩirio mĩgũnda-inĩ cikoragwo citarĩ kuo, nĩũrĩa cikoragwo cihatĩrĩirio nĩ wagi wa mbura. Koguo irio iria cikoragwo cigĩkũra kuuma nyũmba ici cia ũrugarĩ cia kĩrĩu, nĩ cikoragwo cikĩhota kwona thoko na njĩra ya naihenya, tondũ gũtikoragwo na irio ingĩ. Nakuoguo thogora wa irio icio naguo ũgakorwo wĩigũrũ, na ĩgakorwo ĩkĩhe mũrĩmi ũrĩa ũrĩmĩte nyũmba-inĩ icio kana irio icio, agakorwo akĩona bainda ya igũrũ, na agakorwo agĩkenera ũrĩmi wake.

Wonjoria wa kĩmabũrũri wa indo cia ũrĩmi, nĩ ũkoragwo ũkĩhutia na njĩra nene, rĩmwe na njĩra njega, na rĩmwe na njĩra njũru, mbeca iria arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ makoragwo makĩona. Na gĩtũmi gĩa kuga ũguo nĩ tondũ, hĩndĩ ĩrĩa wonjoria wagĩrĩte, na gũgakorwo kĩmabũrũri irio nĩ cirakorwo cikĩgũrwo mũno, kuuma bũrũri-inĩ witũ, arĩmi aitũ nĩ makoragwo magĩteithĩka na magakorwo makĩona thoko cia irio ciao, koguo magakorwo magĩthondeka mbeca. Na hĩndĩ ĩrĩa wonjoria ũthũkĩte, ũgakora kĩmabũrũri atĩ irio citiragũrwo mũno. Nĩ ũkoraga irio nyingĩ cigĩthũkĩra gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ hĩndĩ ĩyo rĩngĩ arĩmi nĩmarutĩte irio nyingĩ gũkĩra iria tũngĩkorwo tũkĩrĩa ithuĩ. Koguo icio ikoretwo ciĩnyingĩ kaingĩ nĩ ikoretwo cigĩthũka, tondũ nĩmagaga gwa kwendia, ona mona gwa kwendia, thogora wa irio icio ũgakorwo wĩthĩ mũno, ũndũ atĩ, ona mendia, handũ wa makorwo makĩona bainda, makoragwo makĩona hathara.

Hĩndĩ ĩrĩa waingĩra ũrĩmi-inĩ wa indo cia kĩmerera, maumĩrĩra ma kĩmbeca nĩ makoragwo me igũrũ , na gĩtũmi gĩa gũkorwo me igũrũ nĩ tondũ , ti andũ aingĩ makoragwo makĩrĩma indo icio cia kĩmerera , ũkoraga andũ aingĩ nĩ mararĩma o indo iria cia kĩrĩu, kana iria cikoragwo , citarĩ citahũthagĩrwo tene, kũgwo hĩndĩ rĩrĩa we wahanda indo icio cia kĩmerera, mũno mũno nyeni na matunda, maumĩrĩra maku ma kĩmbeca makoragwo me igũrũ mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thoko-inĩ ndukoraga wĩna andũ aingĩ ũracindana nao, kũgwo arĩa marenda kũgũra indo icio cia kĩmerera ,matikoragwo mena kũndũ kũingĩ gwa gũcagũra, atĩ kũrĩa makũgũra , kũgwo mekoraga maroka o kũrĩa ũrĩ, kũgwo we ũkĩinũka, ũkainũka wĩ mũndũ wĩna mbeca ciaku, mbeca njega ũgakenera ũrĩmi waku.

Tondũ mũgũnda wakwa nĩ mũnene, nĩ nyandĩkĩte andũ a gũkorwo makĩndeithia thĩinĩ wa ũrĩmi mũgunda-inĩ ũcio. Na ngwĩciria nĩngoragwo ngĩmateithia mwena-inĩ wa kĩmbeca, nĩnjangĩire mĩikarĩre yao gũkorwo ĩmĩega. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ oka arĩma gwakwa, nĩ ainũkaga ena mbeca tondũ, arĩhagwo o mũthenya ũcio aruta wĩra. Koguo akĩinũka agakorwo nĩ mũndũ wĩna mbeca. Na ngakorwo ndĩmateithĩtie kwagĩrithia mĩtũrĩre yao ya kĩmbeca, tondũ, ona hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũrĩma mũgũnda wakwa, tombeca ũinũkaga nacio, tondũ nĩ ũhotaga gũkorwo ũkĩgaĩrwo tũirio tũnini, ũngĩhota gũkorwo ũkĩrĩa mũthenya ũmwe kana thikũ igĩrĩ. Koguo mũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kuuma wĩra-inĩ ũcio wa kũrĩma mũgũnda wakwa, mbeca iria ndamũhe, ndakoragwo agĩciria kana agĩthiĩ gũcihũthĩra thĩinĩ wa kũgũra irio, tondũ nĩ akoragwo ahetwo nginya irio cia kũrĩa mũthenya ũcio. Koguo mbeca icio nĩ ekũhota gũcibangĩra gũthiĩ gũcihũthĩra mwena ũngĩ.

Ngarama cia macini cia ũrĩmi nĩ cicenjetie na njĩra nene mũno, thĩinĩ wa mĩeri ĩtandatũ mĩhĩtũkũ, na cigakorwo ciongerekete thogora na njĩra nene mũno. Na gĩtũmi gĩa gũkorwo cikĩongerereka ũguo, nĩũndũ wa magoti marĩa thirikari ya bũrũri witũ ĩkoretwo ĩkĩongerera ihinda kwa ihinda, koguo ũgakora macini icio hĩndĩ ĩrĩa ciragũrwo kuuma nja wa bũrũri ũngĩ, cikĩrehwo bũrũri-inĩ witũ, nĩgetha cituĩke atĩ nĩ ciakinyĩra mũrĩmi, nĩ cikoragwo cigereire kũndũ kũingĩ mũno kũrĩa ciroka cikĩongagĩrĩrwo magoti na mũico ũgakora atĩ, magoti mau mothe makoragwo magĩkomera mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa ekũgũra macini icio. Na agĩcigũra, thogora wacio ũgakorwo wĩigũrũ mũno, na ũgakora rĩu nginya hĩndĩ ĩrĩa arĩma nacio nĩ araremwo gũkorwo agĩthondeka bainda nene torĩa angĩrathondekire nahau kabere, hĩndĩ ĩrĩa macini icio citarongereirwo thogora.

Niĩ nĩngoragwo ndĩthĩinĩ wa ciama nyingĩ mũno cia arĩmi. Na ciama ici gĩtũmi gĩa gũkorwo ngĩingĩra thĩinĩ wacio nĩgũkorwo nyonete maũndũ mega kuumana na ciama icio. Na mamwe wa maũndũ macio mega nĩatĩ, thĩinĩ wa ciama ici, nĩgũkoragwo kwĩna mathomo marenderea, ma arĩmĩ magĩthomithania o ene, ũrĩa mangĩhota gũkorwo makĩrĩma wega, na onagũkorwo magĩthomithio nĩ ataramu a ũrĩmi. Koguo mathomo macio magakorwo makĩhotithia mũrĩmi kana makĩtũhotithia ithuĩ twĩta arĩmi, gũkorwo tũkĩagĩrithia ũrĩmi witũ, na gũkorwo tũkĩhota kuona nĩ njĩra irĩkũ tũngĩhũthĩra nĩgetha kuongerera bainda thĩinĩ wa ũrĩmi witũ. Naoho, thĩinĩ wa ikundi icio nĩ ũkoragwo ũkĩhota gũkorwo ũkĩona rĩngĩ mũrĩmi ũngĩgũteithia kwona thoko ya irio iria ũrĩmite.

Ũngĩenda gwĩka ũndũ ũyũ ũndũ wa mbere ũrĩa ũbatii gũkorwo wĩnagũo nĩ ũkorwo wĩna gĩcigo kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩakĩra mbũri ciaku kana ng'ondu ciaku nĩguo cikorwo cigĩikara kũu. Na gĩcigo kĩu ũgatigĩrĩra atĩ kũrĩa waciakĩra nĩ ũrĩikaraga ũgĩkũhataga kũruta thumu ũrĩa ũrĩkoragwo ũkĩongererekaga o mũthenya o mũthenya. Na nĩgetha ũgatigĩrĩra atĩ kũrĩa ciraikara nĩ gũtheru, nĩguo ũgakorwo ũkĩnyihia mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkiumana na gĩko. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ wĩna kĩo tondũ hĩndĩ ĩrĩa warĩithia ng'ondu nyingĩ ũguo, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩciethera gĩa kũrĩa. Kwoguo nĩ kũrabatarania ũkorwo wĩ mũndũ wĩna kĩo mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna ũmenyo kana ũũgĩ wa ndawa irĩa ng'ondu ici cikoragwo cigĩbatara, nĩgetha okorwo nĩ ndawa cia njoka ũgakorwo nĩ ũracihe mahinda marĩa maagĩrĩire na ndawa irĩa ingĩ ciothe cingĩkorwo cigĩbatara. Nĩgetha ũgakorwo atĩ nĩ ũracigitĩra kuumana na mĩrimũ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũtui wa macani nĩ ũndũ ũkoragwo ũgĩkwo nĩ arĩmi othe athuri ona atumia. Na hĩndĩ ĩrĩa na tondũ maita maingĩ arĩmi arĩa makoragwo marĩmĩte macani nĩ makoragwo marĩmĩte mĩgũnda mĩnene. Kwoguo nĩ ũkoraga rĩmwe kana maita maingĩ nĩ rĩrĩa mũrĩmi ũcio atangĩhota gũkorwo agĩtua macani marĩa mothe enamo. Kwoguo nĩ abataraga gũkorwo agĩetha ũteithio kũrĩ andũ arĩa angĩ maikaraga itũra rĩu, nĩgetha makorwo makĩmũteithia kũgetha macani make. Na hĩndĩ ĩrĩa marĩkia kũgetha macani, macani mau nĩ moyagwo na magatwarwo iganda-inĩ kana nyũmba cia kũgũrĩra macani. Kũrĩa makoragwo makĩũnganio mothe na mũkandĩkanĩra nao kiro irĩa warehe. Na nĩgetha thutha wa kahinda, thutha wa mũico wa mweri mũgakorwo mũkĩrĩhwo mbeca cianyu na mũgakorwo mũkĩigĩrwo ingĩ irĩa mũgakorwo mũkĩrĩhwo mũico wa mwaka.

Ndaneciria ũhoro ũcio wa kũhũthĩra ngari cia gũkuua na moko kũheana maĩ, no thutha wa gwĩciria mũno nĩ ndacokire kuona ti wega ngĩka ũguo tondũ wĩra ũcio nĩ ũkoragwo wĩna mathĩna mangĩ maingĩ. Ũmwe wa thĩna ũcio nĩ atĩ maĩ macio ũkoragwo ũkĩheana kaingĩ nĩ makoragwo matakinyanĩire mawatho kana marĩ na ũtarĩ na marũa marĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩnamo nĩgetha ũkorwo ũkĩruta biacara ta ĩyo. Kwoguo ĩgakorwo nĩ ĩraiga mũtũrĩre waku na wa biacara yaku hatĩka-inĩ.

Ngũnia ĩmwe ya makara thoko-inĩ ya gwitũ thaa ici ĩrakinyia ciringi ngiri ithatũ. Na kĩndũ kĩrĩa gĩtũmĩte thogora ũcio ũkorwo wĩ igũrũ ũguo kana kĩragirĩrĩria thogora ũcio gũkorwo ũkĩgũa nĩ njĩra ya kuona makara macio tondũ gũkũ gwitũ nĩ taũni-inĩ, na makara marĩa makoragwo makĩendio gũkũ nĩ makara marĩa makĩendio gũkũ nĩ marĩa makoragwo makĩrutwo nakũu icagi-inĩ. Kwoguo thogora wa kũrehe makara mau kuuma kũu nginya gũkũ ũgakorwo wĩ igũrũ na ũgatũma makara ma gũkũ makorwo makĩendio goro.

Ũrĩmi nĩ ũcangagĩra ũkũria wa iganda na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tondũ iganda nyingĩ mũno mũno irĩa cikoragwo cigĩthondeka irio cia kũrĩa kana indo irĩa cikoragwo cikiumana na irio irĩa cikoragwo cihandĩtwo. Iganda icio nĩ cikoragwo cigĩeterera kana ciĩhokete gũkorwo cigĩteithĩka njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuuma kũrĩ ũrĩmi. Tondũ makoragwo makĩhũthĩra indo irĩa cikoragwo ciumĩte ũrĩmi-inĩ, nĩgetha kũhota gũthondeka indo irĩa ingĩ marenda. Kwoguo iganda hĩndĩ ĩrĩa cigũkorwo cietereire indo ta icio kuuma mĩgunda-inĩ nĩgetha mahote gũkorwo magĩthondeka kĩndũ kĩngĩ. Hau nĩ makoragwo mehokete ũrĩmi njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe.

Itũra-inĩ rĩa gwĩtũ nĩgũkoragwo na ikundi nyingĩ cia arĩmi irĩa cikoragwo cigĩcemania, nĩgetha makorwo magĩbanga ũrĩa marĩrĩmaga gũkorwo magĩthomithania ũrĩmi wao. Na niĩ nĩnyitanagĩra na ikundi icio, tondũ ikundi icio nĩcio cikoragwo cikĩhota gũthomithia, ngamenya ũrĩa batiĩ gũkorwo ngĩhanda irio ciakwa. Na hangĩkorwo hena handũ ndĩrahandĩte na njĩra irĩa ĩtabatiĩ, rĩrĩa ndathiĩ ikundi-inĩ icio nĩngoragwo ngĩthikĩrĩria motaro marĩa makoragwo makĩuma kũrĩ ataramu a ũrĩmi na kũrĩ kuma kũrĩ arĩmi arĩa angĩ, na ngakorwo ngĩmenya handũ harĩa ndĩrahĩtagia, na ngahota kũhathondeka, nĩgetha ngorwo na ũrĩmi mwega ũrĩmi ũkũhe umithio ũrĩa mũrĩmi o wothe angĩkorwo akĩenda kuma mũgũnda-inĩ wake.

Thirikari nĩ ĩgathĩkĩte mawatho maingĩ marĩa makoragwo makĩrora ũkĩria wa irio kuuma kana nja wa mĩhaka wa bũrũri witũ. Na mamwe ma mawatho macio nĩ atĩ irĩo irĩa cikoragwo cikiuma bũrũri witũ cigĩthiĩ kũndũ kũngĩ, nĩ cikoragwo cikĩrĩhĩrwo no nginya cirĩhĩrwo igooti. Na ũndũ ũcio wa kũrĩhĩrwo igooti nĩ ũteithagia bũrũri witũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mbeca irĩa ciarĩhwo igooti cioka thirikari-inĩ, thirikari nĩ ĩkoragwo ĩkĩhota gũteithia arĩmi na gũkorwo makĩrĩma wega.

Hĩndĩ ĩrĩa arĩmi menderia agũri irio ciao cia mĩgũnda na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ makoragwo makĩona baita nene gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa marendia indo ciao kũrĩ thoko makĩhĩtũkĩra thoko cia kĩmabũrũri. Gĩtũmi gĩa kuga ũguo nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa marendia indo ciao njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe hatikoragwo na mũndũ ũkoragwo wĩ gatagatĩ kao mwendia na mũgũri. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa hagĩa mũndũ wĩ gatagatĩ ka mwendia na mũgũri, nĩ akoragwo akĩrĩa mwendia mbeca nyingĩ na ona agakorwo akĩrĩa mũgũri mbeca nyingĩ. Kwoguo ũgakora okorwo nĩ mwendia arĩkĩa kwendia indo ciake ndakoragwo akĩona baita mũingĩ ũrĩa angĩkorwo akĩenda angĩkorwo hena mũndũ wĩ gatagatĩ kana marahũthĩra marendia indo ciao kũhĩtũkĩra thoko cia kĩmabũrũri. No hĩndĩ ĩrĩa mekwĩenderia nĩ makoragwo makĩona mbeca nyingĩ na kwoguo magakorwo magĩkenera ũrĩmi wao.

Broker cia ũrĩmi nĩ andũ arĩa makoragwo magĩikara gatagatĩ ka mwendia wa indo irĩa cikoragwo cirĩmĩtwo na mũgũri. Na wira wa andũ aya ũkoragwo wĩ kũgeria gwethera mwendia thoko ya indo irĩa arendia na gũkorwo o ho magĩethera mũgũri irio irĩa angĩkorwo agĩbatara. Na thĩna wa gũkorwo na andũ aya wĩra-inĩ kana ũrĩmi-inĩ, nĩ atĩ mũrĩmi nĩ akoragwo agĩthiĩ hathara nene mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna broker gatagatĩ gake na mũgũri. Tondũ broker ũrĩa nĩ akoragwo akĩmũrĩa mbeca nyingĩ irĩa cibatiĩ gũkorwo cigĩkinya kũrĩ we njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. No ona harĩ na ũũru ũcio no gũkoragwo na wega ũngĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa hena broker gatagatĩ ka mwendia na mũgũri, broker nĩ akoragwo akĩhota gwethere mwendia thoko hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ thoko ĩmũgiĩte kuona. Na kwoguo agakorwo akĩendia indo ciake na njĩra ya ũhũthũ gũkĩra hĩndĩ ĩria angĩreyetheire thoko.

Hĩndĩ ĩrĩa makarobia makoretwo magĩtwarwo mabũrũri-inĩ mangĩ, arĩmi nĩ makoretwo makĩona baita tondũ thoko yao nĩ yararamĩte na kwoguo magakorwo nĩ marahota kuona kũndũ gwa kwendia magetha mao hĩndĩ ĩrĩa marĩkia kũgetha makorobia mao. No ona kũrĩ o ũguo no nguona ta arĩmi mangĩkorwo makĩona mbeca kana baita nenanene angĩkorwo thirikari ĩtũ no ihote gũkorwo ĩkĩmateithia. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩmĩ makoretwo makĩendia makorobia mao thoko-inĩ cia mabũrũri maingĩ, maita maingĩ nĩ rĩrĩa gũkoragwo kwĩna broker gatagatĩ kao na agũri a indo icio ciao. Na handũ hothe harĩa hakoragwo hena broker mbeca nĩ cikoragwo cikĩnyiha kana baita ĩrĩa mũrĩmi akoragwo akĩona nĩ ĩkoragwo ĩkĩnyiha. Tondũ broker acio no o makoragwo makĩmũrĩa mbeca. Kwoguo ĩgakorwo atĩ baita yothe ya ũrĩmi wa makorobia ndĩracokerera mũrĩmi, nĩ kũrĩ ĩrorĩra hau harĩ ma broker macio.

Thirikari no ĩhote gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria arĩmi anini gũkorwo makĩona thoko ya irio ciao. Na njĩra ĩrĩa ingĩona thirikari ĩngĩhota gũkorwo ĩgĩteithia arĩmi acio nĩ kwamba kũmaninĩra tũrĩa nĩme tondũ tũrĩa nĩme nĩtuo tũkoragwo tũkĩnyihia magetha na baita ĩrĩa arĩmi makoragwo magĩthondeka. Tondũ o nĩmakoragwo makĩenda kũrĩa mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa methera arĩmi thoko. Kwoguo ũgakora mũrĩmi nĩ ahinyĩrĩrĩka. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio thirikari ĩngĩũka na yuge nĩ ĩkũnina tũrĩa nĩme tũu tuothe, no ĩkorwo ĩgĩteithia mũno arĩmi gũkorwo makĩhota kwendia irĩo ciao thoko-inĩ njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Mategũtinda magĩbatara gũtinda makĩrĩra kana makĩrĩrio nĩ broker icio. Kwoguo magakorwo nĩ marathondeka baita nyingĩ.

Gĩcigo-inĩ gĩa Kajiado nĩ kũrĩ arĩmi arĩa makoragwo makĩenderia magetha mao kando -inĩ ya bara kana mĩena-inĩ ya bara. Na arĩmi acio nĩ makoragwo magĩcemania na mathĩna maingĩ. Na thĩna ũmwe wa ũrĩa makoragwo magĩcemania naguo nĩ gũkorwo maigĩte maica mao hatĩka-inĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrenderia indo ciany barabara-inĩ nĩ mũkoragwo mwĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo mũkĩgũmĩrwo ni mĩtino ya bara. Tondũ ngari irĩa cikoragwo cikĩhũthĩra bara icio, cingĩtuĩka no cite mwerekero, no ciũke na kũrĩa mũrenderia indo cianyu na cikorwo cikĩũraga andũ aingĩ. Kwoguo ũcio ũgakorwo wĩ thĩna mũnene mũno andũ kana arĩmi a Kajiado makoragwo mangetheirwo nĩguo. Na thĩna ũngĩ nĩ wa rũkũngũ rũrĩa makoragwo makĩhihia hĩndĩ ĩrĩa ngari cirahĩtũka barabara-inĩ icio, na rũkũngũ rũu no rũkorwo rũkĩmarehera mĩrimũ thutha-inĩ.

Ũngĩthiĩ thoko-inĩ cia bũrũri ũyũ witũ nĩ ũkoraga kaingĩ arĩmi mathutũkanĩtio, na maita maingĩ ũkoraga mathutũkanĩtio nĩ ũndũ wa bei cia indo irĩa marendia. Na nĩgetha arĩmĩ gũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ matirathutũkanio mwena-inĩ wa bei, ũndũ ũrĩa mangika nĩ mũhũthũ tondũ no gũtigĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa mararĩma, nĩ marĩma irio cikinyanĩire ikĩro. Kwoguo nĩ mongerera kĩo harĩ ũrĩmi wao na mongerera ũũgĩ kũhĩtũkĩra gwetha ũũgĩ kuuma kũrĩ ataaramu a ũrĩmi. Nĩgetha magatigĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa magetha irio ciao, magetha mao nĩ makinyanĩirie ikĩro, na nĩ magetha mũndũ o wothe arerirĩria gũkorwo enamo. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa mwatwara irio cianyu thoko-inĩ mũgakorwo atĩ mwĩna irio cikinyanĩirie ikĩro irĩa agũri aingĩ marenda gũkorwo makĩgũra. Kwoguo mũgakorwo atĩ nĩ mweyehereria thĩna ũcio wa gũkorwo atĩ mũgĩtutukanio mwena-inĩ wa bei.

Arĩmi aitũ a gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makoragwo magĩtua matua ma kũrĩa megũkorwo makĩendia indo ciao hĩndĩ ĩrĩa marĩkia kũgetha. Na harĩ kũndũ kũrĩa mangĩkorwo makĩendia nĩ makoragwo makĩendia thoko-inĩ cia bũrũri-inĩ ũyũ witũ, kana thoko-inĩ cia icigĩrĩra imwe na imwe, kana thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Na maũndũ marĩa makoragwo magĩteithia arĩmi aya gũtua matua ma kũrĩa mekwendia indo ciao, nĩ baita ĩrĩa monaga hĩndĩ ĩrĩa marĩkia kwendia. Kwoguo mangĩrora na mone atĩ hĩndĩ ĩrĩa mendia indo ciao thoko-inĩ cia kĩmabũrũri nĩkuo megũkorwo makĩona baita ĩrĩa nene, arĩmi aitũ kũu nĩkuo makoragwo makĩendia indo ciao. Na ũndũ ũngi makoragwo makĩrora nĩ kana nĩ marahota kwendia irio ciao njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuuma kũrĩ o nginya kũrĩ arĩmi. Na kana nĩ handũ hena broker megũkorwo makiendia indo ciao kwĩ broker. Kwoguo mangĩona thoko ĩrĩa mangĩhota kwendia indo ciao njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe, ĩyo nĩyo makoragwo makĩenda kwendia tondũ kũu nĩkuo makoragwo makĩona baita ĩrĩa nene.

Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndathire gĩkundĩ-inĩ kĩa ũrĩmi kũrĩa kwarĩ na arĩmi aingĩ makoragwo magĩcemania. Na ndĩ gikundi-inĩ kĩu nĩ nderutire ũndũ mwerũ ũrĩa warĩ ũrĩa ingĩhota kũmenyerera mĩmera yakwa ndĩgakorwo ĩkĩrĩo nĩ igunyũ. Kwoguo arĩmi acio marĩ kuo nĩ mahotire gũbundithia na makĩnyonia ndawa ĩrĩa ingĩkorwo ngĩhũthĩra, nĩgetha gũkorwo ngĩnina thĩna ũcio wa gũkorwo ngĩrĩrwo mĩmera yakwa nĩ igunyũ. Na kuma hĩndĩ ĩyo rĩrĩa ndathomire ũguo, nĩ ndahũthĩrire ndawa ĩyo na no njuge nĩyandeithirie mũno na njĩra nene mũno, tondũ kuuma hĩndĩ ĩyo mĩmera yakwa ndĩrĩ yarĩo rĩngĩ nĩ igunyũ. Na moritũ marĩa ndahĩtũkĩire hĩndĩ ĩria ndathiaga gwetha ũũgĩ ucio mwerũ nĩ atĩ, nĩ kũrĩ arata akawa maigwire nĩ ngũthiĩ mũcemanio wa ikundi icio cia gũthomithia arĩmi, magĩthekerera na makĩnjĩra nĩ mahinda ndĩrateanga ndibatiĩ gũkorwo ngĩthiĩ ikundi-inĩ icio tondũ gũtirĩ ũndũ cingĩkorwo cikĩndeithia. No niĩ thutha ũcio nĩ ndonire nĩ ma nĩ ndateithĩkĩre mũno hĩndĩ ĩrĩa ndathire kuo.